kore olkuak loltung'ana eipirrta ilng'anayio leishoi temuru ang naa inchere kenyorr iltung'anak irng'anayio leishoi netonyorraitie sii iltung'ana aifuata tenaa asuj nkoitoi nalikini naapuoi naa aponarie ilng'anayio leishoi nkaraki naa notodua ninche ajo nchere kera sidai woleng tonopuo iltung'anak atum ina kiteng'ena eolng'anayio leishoi nayau naa ilang'eni le biotisho tenaa sii nayau ilkitarrini tesipitalini tena abaki tonoponu seminani naa atua nkang'itie.

Kore entoki nadamu tanaa nalotu indamunot tenadol ena, naa enjere, e ilomon apa oipirta biitia. Amu, kore apa tenkitabuni esukuul, tanaa si tompostani natii sipitalini, tanaa napiki ntaoni, enjere ketii ale minjiret, oitodolu ajo,e kore biitia na kera moyian nabo torrono, nanare nenyok iltung'anak tonkoitoi kumok, apaashare pomopuo naa aras ina moyian, naji biitia, naji naa meeta ninye oldawa, enaa si meeta irmairo oitibunyeki.

kore nkoitoi naiboorieki inkoitoi nalokunye tesipitali emurua ang naa enchere kopuo naa ildakitarini tenaa sii ilaisiayiak le biotisho arreten iltung'anak tenaa aisho iltung'anak nkiteng'ena meshomo naa iltung'anak atoni eyiolo ninche ajo nchere kenere naa nopuoi apuo sipitali nkata natumi nyamalitin ore naa dupoto nayewua ena naa nchere eshomo naa adung keeya eltung'ana nkarake naa mekure naa etum iltung'ana keeya oleng amu kepuo naa iltung'ana sipitalini nopuo naa meishoo ildakitarini ilkeek lesipitali ora naa ninche sidan naa odup apake atarere moyiaritin toseseni loltung'ana.

Kore eng'eno tenaa si mbaa niyieu pe ias enasiai, naa injere iyieu naa nkiteng'ena orkitarrini, tanaa nkisuma naishori kitarrini, putum naayie ataa kitarri putum aishoo ltung'anak ocheek le sipitali, nutum si atabaa kulikae. Eyieu si iltung'ani ng'eno enkompitani, potumoki naa ataasa lo siai amu kore naa lo siai, netaa siku hizi nkompitani itumiai oleng',neeku naa kenare neeta iltung'ani ng'eno abaki, ontokiting edijitali naijo nkompitani, saidi naduake eng'eno naa enye olkitarri.

Kesapuk batisho nayau nkariak sapukin tolosho le Kenya naa tangaraki ore inakata naponu nkariak sapukin neponu nche nedungoo ngarin aar irbaribarani ongulie oitoduakini oidim neyaunyeki ngarin ayaki ltunganak tonkangitie neponu ltunganak, neitoki sii aku kedungoo ltunganak pemepuo sipitalini amu kelakuanu naa sipitalini, nelo si metaa mebau ldawai oingua atua ina sipitali, naatii atua irkijijini latii atua nkangitie.

Kesapuk enkarriano eyeunoto ereteto ebiotisho ngaraki neshomo naa metaa ataa kumok lkitarini otii naa inia murrua, naaku naa etasupuka siii enkarriano naa tengaraki ina nekumo irkitarini, kore sii ena ariano eshomo ninye aaku ne reteto oleng amuu eshomo naa aibelekenya inkishui oltungana amu eshomo ltunganak te kumoii anyoraa aapo aaaret esipitalini, ore sii inyamalirritni natumoreki naa inchere metii naa dei seriani inakop ,keara ltungana tenia kop naaku naa keure naa lkitarini aatabai wejitin nemetii seriani tengaraki naa nkishui enye sii eure ninye aajo kepo naa aapik batisho.

Kore ing'eno niyeu pee iyas ena baye naa kenare naa nilo ltungani sukuul olkitarini te university aisomea naa ninye imbare ooltungana, kore peidim ina sukuul netum naa ina ng'eno neotu taa ninye aton, aisho ltunagank baare amu etaa naado lkitari tengaraki naa naata ninye ina ing'eno e baare oltungana tenia area naa natii ninye ,itum taata likae aa kebak ninye ltungana nkonyek, nebak duake aitoski likae nkoshuaa ,naaku naa kore eata ltungani ina ing'eno inakata naa edupa ataaasa ale siaai.

Kore retoto naatumi eton ibaya sipitali to losho le Kenya naa itum naa oltungani ntoki naji first aid naishoyo naa ninye laisiayak le biotisho le atua nkang'itie. Ore naa ina toki naji first aid nakoor naake paaku etumo duo oltangani nyamali nengas naa lelo tungana akuat ninche aisho nyakiti baare ee atua ang ake epon taa oloito duo gari nakuetie ilo tungani aya sipitali naa te gari oo ltamoyia. Ore naa inakunari tidia paatang' naa inchere ore apake pigoso oltungani neng'asi aoshoki olaisiyayak le biotisho le atua nkang'itie mekuatu naa ninche mikitang'asa ninche asar aisho inatoki naji first aid eton naa itutum egari nikikuetie aya sipitali.

Ore moyian natum nkishu oleng tebnkopaang naa moyian naji rkuluk, ore taa orkuluk, ketum naa nkishu aimu nkare natooko kulie shoo nataa naa niche emoyian naji kuluk, na eneikuni peeiboori ena moyian najo kuluk naa kisho oltungani nkishu enyenak metooko enkare sida tenkang enye anaa si epuo ake aok enkare kake pemengar naake okulie shoore ewokito enkare, nelo si oltungani arem nkishu enyenak ldawa oimu naa irkitari teneaku ewuo inamoyian naji rkuluk.

Koree ng'ash oatae eipirrta ebiitia te murrua aang' naa inchere kejo ltunganak kore emoyian ebiitia naa oldeket, naa emoyian duo narasu ltungaani, naaku ketii ltunganak oojo eji ldeketa apa oyeu ina moyian naji biitia, kore naa neikoni teneitaini ilo ng'ash naa inchere keponu naa lsiayak le biotisho, neponii aapik ltungana seminani, neishori ina kitengena aajoki inchere mee dei oldeketa ooyau biitia kake tenepo naa ltungana aitushul sargeta lenyee anaa abaki aitushukul mkule ariak ake esesen anaado tenelo ltungani aas naa imbaye entomononi olpayen naa oltungani oota ina moyian, tanaa si tenilo adung'ir keon ntoki natudung'ie keon ltungani oota ina moyian kake mee oldeketa ooyau biitia.

Koree neikuna ereteto esimui tem'baare emoyian orgoo yeloti sns TB naa inchere eshomo naa simui aaitelelek imbakinoto nabaki iltamoiyai le TB anaa si ina moyian orgoo ildakitari lenye nelo naa oldakitari aliki ninye neikunaa teneok irkiek abaki elakwanikinoi amu keidim taata netii lkitari nelakwa kake keinos lomon oilo tamoyiai le TB abaki emetii ildakitari ineweji, naaku kore naa neikuna teneitoki aibelekeny ina kiasin naa inchere kelo naa ilo irdakitari autaa ilo tamoyiai too nkoito naalo ninye aiboorie ina moyian tenaa sii to nkoito nalo ninye aitumiya peetum irkiek lenye sidan meishuu naa ninye ina moyian orgoo yeloti anaa TB

Kekumok nkolong'i naatai enkiteng'ena enkibooroto emuoyian oltikana te kopikop olosho le Kenya naa ore oshi iltung'anak ooyau ina kiteng'ena naa ildakitarino arashu kulie aasak ake le biotisho le County tenebo sii oltung'anak le NGO's amu ketii naa ninche tenebo airukuruko oltung'anak le county epuo naa aisho iltung'anak ina kiteng'ena naipirita naa ina moyian naji oltikana toonkatitin pookin naarasunyie ina moyian.

Kore nkiboorot naatumore laasak le biotisho emurrua egira aitengenisho te kopkop elosho le kenya naa ngaraki nemetii serianiinia kop, kepo naa ninche aatumore larabali otii ina murrua otii abaki tengaraki nemetii seriani, ore sii aitoki nkae nyamali naaapo ninche aatumore anaa nkiboororto naapo aaatumore, naa inchere kore tenia kop metaana nepoi aatumore ltunganak tengaraki kepo ltungana ronjo nelauni naa ltunganak too inkangitie, kore sii aitoki inkae naa inchere mesidan irbaribarabi amu metii naa ilami irbaribarani te kopkop elosho le kenya naaa ketii naa nkatai napoi neibooyo ltunganak irbaribarani torrok peemebaki aashom duo asihooi inia kiteng'ena te kopkop elsoho le Kenya.

Ore empalai e linda mama eniko tenees esiai naa kore naa tenelo enkitok natunute sipitali alo aisho nelo nepuoi naa ninye aitoisho pesho meeta impisai naishorua, ore sii aitoki enkae kelo naa asihooyo metaa ore enkerai ong'otonye nepuo naa ninche ang'amu embaare tina sipitali nemipotunyieki impisai tenkaraki naa kepuo ninche aipotunyie ina palai e linda mama enaa bima eneye tinakata nalo naa enkitok ang'amu embaare tesipitali enkata natamoyia arashu enkata natoishe.

Kore ninko tenimpotu nkari oo ltamoyia tiang' enkata ninoto enyamali naa inchere iosh ina simu aoshoki ltung'ana ooti ina ari ena ina ampuni naa eopeny ina ari duo naa iyie aliki ninye emurua enitii nikiliki sii ninche ajoki kebau naa tenkata naje pekipuonu naa ninche aitosho akuetie naa sipitali nekata naa naaku inoto enyamali. Ore sii aitoki nkae idim ake abaki nijoki laisiayayani le biotisho lemurua inyi motoshoki ninche lelo tung'ana pepuoni duo lelo tung'ana aretu iyie aya sipitali tina ari enye.

Kore nikinko tenikiponaa enkitengena oltikana tenebo onkoitei naiboorieki naa tenepoi naa aaku kore ena moyiana naji ltikana nengasuni aisum ltunganak era kutiti inkerra kwanzia mpaka metabaki university nebulu naa inakata inkerra pookin eyolo aajo kaa moyian dei ana, naa kakwa nkoitoi naiboorieki. Kore sii nikinko tenikintengen ltungana nkoitoibnaiboorieki naa teneponu naa lasiayak le biotisho abaak ltungana too nkangitie neponu naa ninche aapik ltungana simina neliki naa nkoito naiboorikie ina moyian tenebo sii oolbulabul le ina moyian.

koree emuratare oontoiye newua ninye nyamali sapuk nkishui ana biotisho oonkerra osilan naa tengaraki, ore naa nenia kerra naatumurataki kepo naa niche aatum inyamalitin nkata eishoi, amu kore naa peejo ninche enchom entoisho, kore naaa ngaraki natudung'oki ninche ineweji naa eishoi nelakino naa ninche aisho amuu kepo naa ninche aaku keata enkiporo naalakino naa inkerrai aimu, kore sii nkae kepo sii ninche aaku ketum imoyiarritin naaku keyau naa ina dung'oto nadung'i ninye ngaraki ketii nkata naa ltungana oodung' ake tenaa aamurat ntoiye emeeta irkiek sidan oitiunyeki ltungani meishu teneweji naa nedung'o.

Ee keetae olchani lemoyian enkoshoke. Na kore eninko tenitum, naa tenibaki naa sipitali, nilo mikimpima oldakitari, nikiliki naa dakitari ajoki olchani loje naa ninye ale, na ninye oi tibu naa moyian enkoshoke. Kore si nkae, idim abaki nitum irkeek lemoyian enkoshoke, tenilo naa Chemist. Tanaa lolo dukai omirieki irkeek. Lo naa niliki oltung'ani otii, nijoki njere ayieu ilchani oje, nkaraki naa naata nyamali natii atua nkoshoke.

Kore dupoto naitushulieki enkiteng'ena eishoi tenkisuma esukuul, naa njere, kore inakata tenitushuli enkisuma enkisuma eishoi onkisuma esukuul, nobulu naa nkera natii sukuul, eyiolo ninche ajo njere enetipat enkisuma eishoi, nopuo si atum ina ng'eno metaa kore kenya popuo sinche aaku iltung'anak kituak, nopuo aemisho tanaa nopoi aem inkulikae, nopuo naa ninche aaku kobulu naa era ng'eni, nera arriyian, tolomon oipirta eishoi.

Koree esiai orkiama le kemri tolosho le kenya naa pepuo ninche ajuru rkiek oitumiaki anaa duo aitibu moyiaritin tanaa aas ninche utafiti orkiek, opuoi naa aitubunye moyiaritin nepuoi si atoi aduaya eramatare orkiek ngejuko ongasai aitumia anaa apa olchani oitumia aud ltunganak enkata e corona abul naa moyian naji covid nineteen

Kore nkaraki natang`amuaki oratioti nchere keetae emoyian naji ebola too nkuapi e latia. Kore naa enikiasita iyiok pee kimbooyo ina moyian naa nchere, kilikita naa iltung`anak ilbulabul leina moyian enikununo. Nikipuo sii aitoki aiteng`en iltung`anak nkoitoi naapuoi aiboorie ina moyian tenebo sii o nkoitoi naapuo ninche alikiorie tenetum obo lenche ina moyian. Tenaa sii nopuo aatumie ildawai tenaa sii ilkiek le sipitali nkaata nadol naa iltung`ani ajo etumo ilbulabul leina moyian naji ebola.

Kore enkoitoi naibalunyeki peyie iboori moyian emirika, naa injere kopuo naa iltung'anak aku kore popuo aas esiai lenkitok orpayian, nopuo na ninche aitumia mpirai, noshi naji kondomi. Kore enkae oitoi naibalunyeki peiboori moyian naji merika, ne njere nopuo naa iltung'anak aibung' nkanyit, nolo ltung'ani aaku molo naa ninye ake aas esiai lenkitok orpayian, onkitok ake natumore, nemenkitok enye, tanaa si olee ake otumore neme orpayian lenye.

kore sipitali naji jaramogi odinga teaching referral hospital naa kedet ajo kesheta anaa sipitali kitok, kake ore ibaa naidim atejo metoponari naa nchere, keyiari neponari ina sipitali, metumo i brachi tenaa sii isipitalini enyenak kutitik too nkauntini, pooki metaaku ore oltungani teneyaku impisiong',tenaa keeta enyamali ebiotisho ,nibaiki naa ina sipitali naji jaramogi oginga odinga teaching referral hospita ekitaaniki temurua ino, ime lasima pee ibaya kisumu weidie netii sipitali kitok.

kore pee eitanapishe sirkali inchere kenare netum pooking'ae olchani le covid-19,naa tenkaraki ore naa peetum iltunganak olchani le covid-19,nepuo naa seseni lenye aatum egolon, neerere naa ina moyian naji covid-19 enkata naa nalotu ina moyian alotu ajing' ninye. nemelo naa aitanyamal, anaa iltunganak leitu etum ilo shani, tenkaraki ore naa oltungani otutumo ilo shani. ore naa sesen lenye aitibir intokitin naarare emoyian, kake ore pee etum iltung'anak, neeku naa medup osesen ataarare ina moyian naji covid-19 neeku naa keidim ayaki ninye keeya teneeku keitu etum olchani.

Ore entoki naitarruoo iltung'anak egira aasishore impirai naa ena naa naaku ketii oltung'ani oitumia impirai are atash ejo ninye inakata naa errip kewon oleng' kumbe meyiolo ninye ajo ore inakata naa kepuo nena pirai aaku meesisho aitobiraki tenkaraki keidim naa nepuo aadanya nkaraki naa menare netashi, ore sii enikoni tenepaashi ine naa nchere kekikini iltung'anak aajoki naa kore impirai kitumiyai nabo aasi entoki naaduo naasitai nabo ake nitokini ake aitayu neitumiayai enkae tenitokini naa airudia ilo kasi le enkitok orpayian.

ee kayiolo esidano oo lelo keek oibooyo enutai tenkaraki ore naa pees enkitok ilo siai orpayian o nkitok neok lelo keek, tenaa sii neijoo lelo nganayio nemelo naa ninye naa atum na nutai teneeku naa kitibiraka amat lelo keek tiatua saai tikitam oong'uan. kake ore peelo aok lelo keek ipita naa nena sai neeku naa keesekana pee elo ninye atum nutaui, ataa naa etamaayie naa ilo shani ,tenaa sii etoijoyie lelo ng'anayio oibooyo naa enutai.

keisidai eudoto oo nkera te biotisho enye, amu ore naa pee euudi nkera, nepuo naa iseseni lenche aatum egolon naarare imoyiaritin, naaidim aatu aatumore nena kera, matejo duoo taata ore enkerai natuudoki olchani oibooyo emoyian e tb,tenaa sii moyian orgoo, menyaanyuk ninye we nkerai neitu eudi apa ilo shani era kiti tenkaraki, ore naa ena kerai natuudoki olchani oiboyo ina moyian, negol naa ninye eta osesen lenye inkufu. naarare naa ina moyian. kake ore eneitu eudi. nebau naa ninye meeta inaripore, neeku ore pee elotu ina moyian netum ake ninye. neitanyamal naa oleng' tenkaraki naa nemeudo apa ninye.

Ore ilomon oing'waa imashinini oolomon

kore apa oldukai oishoyo ilkeek neibelekenyate tokuna olongi tata, amu kore ishoyo ilkeek eta si ebaiki keipim ninche iltunganak imoyiaritin napashipasha, nepuo si aitoki aku kisho si iltunganak ewueji nairag, pekitumi na aisho ilkeek niok duo aa ekimpisiong oleng, kake mikiret naduo ena sipitali lakini ekinchoo na enkiti weuji nirag, mikitangasa enkitari adol, nikincho na ilkeek ore peyie inkoji asidanu nikinchori shomo ang ashu kirewi naa sipitali sapuk,

Ore rorwuat sida wenkisujata oo nkaik aitobiraki na njere ,ingas naa aku kenare niata osabuni lintukie naa nkaik tanaa ilo aku isuj nkaik te nkare naingua ormusereji tanaoshi tenkare naruko ore peipik osabuni nkaik ningasa aitashal tenkare, ningasa angingiaki osabuni ashu meirujuruja, ore peirujuruj osabuni nintoki aimie irkimojik terishat orkulikae, iwoj terishata orkimojik, niwoj sii tiatua loisotoi teneaku duo iyata loisotok basi nintoki ashukoki nkaik niwoj te nkare nintukoo na ilo sabuni ana ,ore peishunye osabuni ntau nkaek aitoe ninche te nkitambaa araahu te duster ino.

Kore inchoi, na keret ninche aibooyo imoyiaritin, nayau enkare. Naa kees iji tankaraki, kore pakeetae inchooi, naaku mopuo naa iltung'anak atoni tatua ntim, tanaa si taulo, kake inchooi itumia. Na ore pitumiari nchooi, naaku naa kore ilo chafu oitau iltung'anak, nomotumoki naa nkariak tanasha enchan, awata aturrumoki ireyieta, owok iltung'anak tanaa si opuo iltung'anak aunye enkare naoki.

Ore inyamalitin naibooyo ilewa peemetum inkiasin e biotisho naa tenkaraki ore tenkata sapuk oleng' nemenyorr ilewaaashom sipitali enkata natum inyamalitin kake kenyorr ake aashom aatuturu irkeek lenkang' aaponu ninche neyierr irkeek aaok abak ate naa ate itibu. Ore sii enkae toki naa nchere ketii ilewa lemiamini irkeek le sipitali tenkaraki nesji tenaa ninche oshi oyau imoyiaritin aaku mee niinche oitibu imoyiaritin.

Kore tenkoitoi nanyor Nanu atumie ilomon naa mtandao oredio tenebo sii ompala olomon. ore taa sababu nayieunyie Kuna tokitin pokira naa tenkaraki Kore teningamu ilomon teredio naa kesipa. Ore sii pingamu too mpala olomon kesipa sii ake. Kore si lomon le mtandao ketii nkata nemesipa kake kesupati naa ninche tenkaraki ingamu ninche asioki kuliko te redio tenaa sii too mpala. niaku naa kanyor oleng lomon toompala oteredio tenebo sii otormutandao.

Kore entoki nalotu indamunot tenadol ena, naa ildakitarini lekienyeji, opuo na ninche aitumoi iltung'anak, tenaa si aisho ltung'anak irkeek naa, oitibu moyiaritin napashipasha, kulingana naa o vile nejo naa ninche. Naaku naa kore entoki nalotu indamunot, naa lolo kitarrinishi, ojo ninche keeta golon, naitibunye moyiaritin, neitibu apake ntokiting natiu ah e biashara, nerrip si nkang'itie pemeponu irmukurani apur, naa.